Ole kichoptoi inoni koyoche icheng bushek koron sugaruk ak chimbik ak ingongol ak itakwar itakwar ikobore two icheny ibrabenit ak inde maa ak ichob mandazi koron ta kakotwo I am indeed maa maragwek Al ichuguk ak ikach kotor koruryo yo katwo kora icheng karot aka jarat ak inyoinde maa ak ichop yon kochobok inam iyam.

Kit nenyonjon metinyun indoger inoni kolecho iyeu ko olekichoben bandek kambunik ab bandek chekimin en Kenya bandechu kimine komokimine en oltatuguk miten komoswek chekikechakwan chekemichin bandechu keswek asikeib kobwa tukoshek che nekit ak bik chetemishe komine bandek asikeoldechi ak kobakomi ak konyochinen kei kelyin ak konam kora kwoldechi bik chemiten taon ala konam koboishen bandechutet kwam chekobutee en imparenyin yon imoche igest bandek chekoron ala ibut bandek chekoron koyoche item imparengug netai ak iketyi aketyi kora nebo somok ak imin any yon kakorut kobo itik simok Al kwangweman yon inam isember ak ibit chebo timto ak ikany kota koit sue ngung iketyichi kora kobwone bandek ko kotonekitu ak koro ibut gesutik chechang chekoemonyinikei indamun en yaet nekoiyai itemm itemm bandek kokoronekitun.

Kiwalak boisioni bo minet ab robwonik en kasarta ye kin koit komnotet notes nebo kasari ne kikutu ngungunyek ala keteme ole komok kikei tulwet ak kerutyinot robwonyot kotakonyi ak yan kakerutyi mokomi kit agetukul nekonyee mesenteric ikonye kityok kotar arowek chekimoch inyo inan ibalunotee ak koruree rabwonyot ko koronitu ne koron keebal en impar iyome nusu ala aenge kityok ibiyee mou chikikibolchin keringonik ak kekang yan jakonam kobit ala keker kele kakorut ak kesemberat ak nerubee konyo kikutyi koraa inoni keboluu kityok ngungunyek ala kikut ak inyo kerutyi kityok ak ikany kityok koruryo akibal iyam robwonyot.

Tuguk cheokeree en yuuchebo komonut ko chang nia miten sanishek miten amitwokik ,lokoek ,kikombok ,tamosishek ,chakishek ,kejikoik miten lokoek sanishek ak mandazi chekiboishen ala chekyomeak komiten kejikoik chekiboishen kyomishen ovacado kobo komonut en bortap chito amun tech borto ko kit neu mandazi chair akinee keyee asibiyee ak isich kimnotet iyai kit nekemoche iyai maraa kemoche iwee impar ala iyai kazit aketukul kotoreti tukuchu tukul iyai kazinotin kotiwonguu komeshororee ala komekose ole yaa en borto ngung.

Olenoito chito olegiyoito boisioni ko yoche kinet konai kole chile ano anankigetito ano karini kitemisien kebolen oinet, kibolen koik ana ketemematen oratinuek. Yoche kimut chito kwo sugul chebo kasari olebokesomanjin olekiketito karit. Oobokinetin kongeten kanamet olekiketito karit nemingin ak inyon igetate karisiek che eechen cheu ichechu. Koyon karinai ko imuch inyon inyeboisiechi biik eng kaa itemate ainosiek ananibalate oratinuek asi inyoru keljin anan isich rapinik che iboisien en sobengung. Kararan nitet mising amun en kasari ko kokoit sugulisiek che kinetisien kinete biik chon maimuch kosoman kot koit yekimache konai olekiketito karini ak olekiboisioito kotor kotem oret komie ak kekonin lesionit nebo karinitet si makinamin kele mesomanji kasinitet.

Kit netesetai en irou ko baishet ab chapet ab amitwogik chebo tuga, kibaishen garinib kechoben amitagik chebo tuga kengoe mobek ,miwek, suswek Kotor komang chebelbeln chemengechen cheimuche kegoi teta kwam kokakitesteji chumbik akokamaigerkokil gei teta kwam yanitinye ki konyumnyumikitun kasit Nebo baishet ab chapet ab amitwogik chebo tuga nitet komagonu Arsene nekibaishen kimnatet neon isekenji tuga mobek Alan KO miwek anan ko mwanik chimatian akingaen tuguk chechang nitet jokikoyai kit nekararan en baet ab teta

Bo komonut boisioni en kokwet amun yan miten tinga keboisien kengochine bik bandek cheba kekwonye asikyam yon momiten ki komakai iyoru kelyin imuch kobarin rubet i ala makai iyomishe indamun momiten kiboshen kit itet ala tegemeone bik cheng indamun astonish koyoche kengaa tinga koron asiyon ikwany kokakegoun banyek nitet kokochin bik chechang kelvin kou chito nebo tinga komuch kokochi rabinik chekiboishen kegoen tinga kobakwalen bandek alan kobakwalen kit nemotinye en koo kou maraa mechanic ,sugauk ak makatyat ak kit aketukul nekimokyin kei en kot ak kokochi koraa kelvin kosic rabinik neimuc kobakwalen tingaa age ak kobakoteretaa en oldake asikongochinen bik chebo yotet bandek kingoe bandek en tinga ilechini chito kirome alan ilenchi mokirome ak ikochi rabiyat nekigoen bandek cheten chekeibu ko koronit ako imuchh kocham bik tingengung yon ingoe komie.

Kit nenyone metinyun indoor nii kolechon inoni ko kambunit nebo mechanik chekichop chebo chair ala chekioldo koba ematunwet alak ak keoldechin emotunwek chemiten Kenya tesetai en umyuu kinet bik akobo komonutet ala ole kimindo chaik chekiboishen en Kenya ak keoldo kesijen kelchin nebo kit neimoche uyai en sobengunng kou more imoche ial ok imparet asitoreten lokok chemengech ala cheoechekitun alan ialen tetaa asirriben lokok ak ikechini asiyochinen chaik ak ilibonchinen lokok cheiten sukul rabinik kora.

Kiit nekobwote indoker inonii ko ribetab tukaa kiribe teta neming'in alaan neoo asiiboishen ialen kiit neimoje alaan ikeii ikechi lokok chekuket asiyochinen chaik, bichu miten iyeuu kokochin tukaa kerichek chekitoben asikobar makarkarek chemiten moenyin asikolong bortanyin ak kokimiit koet kokararanit teta.

Olekinetitoi chito asikoyai boisioni ko yoche en janamet yon moche chito konai olekiyoito koyoche iporchi kongeten taunet olekinomtoi ak kotesetai koker kotor itar yan karitar imuch ilei charibunan iswee kot kokarinai yeker ile monome laini iteiketyi ilechi koker oleichobtoi kotor konai kole kichobtoi ak kochobchi kei inekenkotor kokararanit asikonyorchikei kelyin ala asikonai kole imuch kinet kit akonai koyai.

Elen chito neonoe en ireyu ko kondointet nebo county nebo Nakuru nekikuren Ann waiguru, konyo sipitali inendet alaan korute, kakimut kwo sipitali kobakecheken mnyeindab bortanyin alaan olee longdo barak miondo nebo sukaruk, miten biik chekopendote tukul chetoku kelee kobwone asinyokokerchi kee akichek oleuu bortab gavana nenywanet.

Ole kichobto inoni koyocheibiman beek koba saburyet akicheng kwenik ,kibiritit ak inam ill maat yon kakolal meat I am iyoinde maa bek chekebiman ile oekei Bishkek yon kochobo inam ilal kotor koruryo ikwany ititir kotir kosis yan kakorur isutu konyo tapan ak ibakach kokatititen kasarta nebo dakikoshek sosom inam itelchinote sanishek ak indee Ingwek ak itestai iyomishe kotor ibiyee.

Olekinetitoi chito koyai boishoni en kokwet ko yoche kimut kwo sukul Al kobokoker ole iyoitoi kasini kotor konai kole karanai again kasini imuch imut chito kobokoker oleiyoitoi en betut ala betushek oeng kobokoker kole kii ioldoi kobo silk at ak kononu kou nono kot konai kit agetul ibokokchi kora ko inended ak inyokeree oleyoitoi ak inet ole kichetoi ala ole kiturtoi kit neimoche laptop .

Kit nenyone metinyun indoor nii omongu ole inoni ko kot nebo ingogenik ala kot nekiboen iblekok soiti keboe ingogenik kitech kou ni asikoruu ingogenik asimaam tondo nekekuren kibukbukngit aka asimoib Cheshire retired imagining kakibakach icheken en bee nyoru kelchin chito nebo ingogenik yan kabai ingogenik chebo banyek ala chebo imainin yan kalda imainik konyoru rabinik chebakeolen igogenik alak ak asikotesak kasinyin.

Elen oti diet nebo ki ko woo nia inoni ko ingokyet ala banyek che kakingop enparakyat asikekeodechi biken hoteli idap toguu iyeu kele olekimishe hotelit nekichobchinen bik chekaba kasishek chekanyokomwataa kole kechopchi kotep kou ni okere ole miten olekakisir kelee imietkeoldoo bokol ingwek ak imiet keoldo bokol loo miten bendoo nebo ingokyet keoldoo bokol loo koraa

Komonutyet ab minet ab tumitet ko missing idamun indimin tumotetko konin rabinik chechang nia mau yan kein kit neu bandek alan marangwek tumotet kotinye rabinik chechang asitau imin ala itau boishoni bo tumotet koyoche item imparet kobakokaranitak ingol ngol kotaa kokararanit soiti ak inam itutan en betit ko yan kaitutan en betit inamitutu en betit ak ibemichi imparet nekaitem kobakokaranit yon kakorut ii koechekitun kosich sogek itik negit taman yon inam isember ak ibitee chebo timto amanam timto neo ako mokibitee chebo kutyet alachebo miondoo aketukul yann jarimin kityok imin amanam timto ak ikany kityok kot ibut , olekibutitoi koroi kekonye yon kakotollyonit ibagebutot en impar sogek ak iyokebubuny kotolelyonolitun kasarta nebo betushek mut ak inam imurmur komok chemengech kou sukuma ak ibagatee betushek oeng I.ongu kobemwa bii ak imaa yankarima kotor kosoyoo kokorionitun inam icheng chito ne ole asioldechib ak inyoru rabinik nebo boishenguk nebo otkan tukul.

Boisioni oleiyoitoi en kokwet

Kit nenyone metinyun indoor nii nmkolecho I oni ko oinet nekakibal asikotach beek asikeboishen kinakaa minutik chekakimin en impar toguk kelee kakibal oinet en tabanut ab impar ak kechob baresishek asikotetenyi beek asikeboishen kinogen minutik cheu ingwek ak tugk alak chekimike en impar asikokonin kelyin isich neiyome en kila betut ana isich rabinik chekiboishen ialen tuguk chebo kot cheu kibiritit ii bandek alan ialen kit neu akot makatyat .

Ng'omnoto kobo komonut missing en bik chechang cheyoe kasit ab kobotishet ab impar amun ititem impak itochyini moped en lani neimoche asimich bandak korut bandek ala minutigug chekemit en impar ko koronekitu ak inam ikany kityok iges rurutik chekoron tamun kimin en kasarta nenoton ako kemichi olekararan elekebol ak imin kokororenekitun mimutik guk.

Kit netesetai en yuu ko temishet temishe kamayik chemi iyeu komiten imparet ak komiten netinye kechiket netoku kele bole keringonik chekiminchin indizinik asikomiten chemiten taban che keree kit netesetai cheomongu ole kabwonw asikoker kit netesetai ala kasit netesetai en kokwoni asikoib ala asibakomwataa kole kasit netesetai ko kararan.

Kit nenyone metinyun indoor nii obwotee ole inoni ko lainit kambunit nebo safaricom kambunit nebo safaricom kokoitoi lainishek chwak cheu chu chenyolilen koityi kastumakchwak chechang en Kenya komukul, kamonutyet ab lainishe chuu ko karan indamun iyolee chito lainit iboishen ikonoren rabishek guk Yon memoche iibotee en eungungimuch koraa iboishen ibirchi chito nelo ne maraa miten kou mombasa alan ibirchi nemiten emet akee iboishen laininiton ako ongalal twan omwa kit nekoomoche omwa ibirchinen chitio kora Yon miten kit nemiche keibun en uyan ala yon imoche ketiun ki ibirchini chito neimoche ak laniniton ak imwochii ilei omoche kotep kole ak kole siyalibanun ala asiyokyinen laininiton rabinik ak koibun.

Bo kamanut boisioni bo minetab tukuk amun minetab tukuk kokonin isich tukuk che iyome eng koingunget alan isich oleioldoitoi alan oleioldochini tukuchutet tugul, ingwek cheu chechu chemukulaik kemine ak yon kakoruryo icheng chito ne ale asipa kwalda akine, asikoyaak boisioni tugul koyache ibeial beek anan itinye beek chebo cabbage ak inyeitutan en betit, ak yon kakorut inam itutu ak ibeiminchi imbaret ne koitem kokararanit ak ikany korut, ak yon kakorut inam ipit chebo kuutiet ak miondo ake tugul cheu chebo koristo ak chebo taptet ak ikany kityo koruryo tukuchutet ak ialde.

Oleiyoitoi boishoni en kokwet koyochee item imparet kokararan missing kiteme imparet ko ketou ibaten mokombet ab eut alaicheng Teresa kotemun kobakokaranit ak inam kora ingol nebo oeng ak nebo somok ak ibetutan ingwek en betit yan kakorut en betit ak koelyam kemin litutuu ak ibebalate kerungoinken imparet ngung nekoitemen Teresa ala koitemen eut ak ibalate keringoik ak inyoimichi ingwek yon kakorut ak konam lain iker ile mokome inyoinam isemberatee ak ibit asimanam miondoo aketukulak Yon kakoet kokararanit kosich sogek chekokoam ketorto iyoitemate kora ak ibit ak ialde en impar kotutenala kot komiten bik cheyoche ibutyi imuch komara ako ko sukul nenegit ibutyini ingwek kobakwalda ko kiaikombwan ala asibutyini en kila ak kila asinyorchikei kelchin en minutit guk chebo ingwek chutet .

Kit netesetai en yuu ko ribset ab minutik. chekakimin en imparet rebee kamani bandek chekimin en imparenyin asikobut bandek chekororonokeree olee indeote kerichek ala indeode ibolea bandek sikorut kokororenekitun ak koges gesutik chekokoron en bandek chuchiket asikonyorchi kei kelchin nebo kwam bandek asikwalda ak koboishen en kasit neyoe en kila ak kila.

Kit netesetai en yuu ko ribset ab minutik chekakimin en impar ripe bamongo ini minutik chik chekakimin en impar ne chutet ko nyanyik chekakimin en imparenyin asikonyorchi kei kelchin alan asikokororonekitun tugukyin ak kobut tugk chekororon en imparanito ni nyinmiten boibushek ala tuguk chebiru bed kobwaa impar yutet si yon gemeut ala yo moche nyanyik kinabalu bek keyote asikobitkobitito kei konaka nyanyik bek tan kakonam kotapten nyanyik kepit chebo taptet asimoturruto taptet ak kekany kakonam kolok koyokebit fhebo kutyet ak kebit chebokoristo asimololyo ala asimayachekitun ak ikach kakonam koruryo kotollelyonit ak kobirirekitun alak inyoibutotee en impar ak ibaikonor en betut aenge ala oeng Inam indee kiretishek chekindo nyanyik ak ibaialde en indonyo ala igur bik cheyoe kasinitet kiibote nyanyik ala keoldodee nyanyik en emet.

Elen bo komonut koroi en kokwet amun minet ab ketunguik ala minset nekimine ketunguik ko konu kit ne kararan en sobet ab chito imuch imin chito ketunguik che ioldoi ala che iyoen mungarengung nebo kila betut sisich kit neuyome en kot miten chemine ala miten jambunishek chemine ketunguik asikwalda asibakeboishen en baktirishek che chose tuguk che kitesto ketungui chuu imuch kora imin en kokwet asioldoi en duvet alan ibir kit neoldoen en oret asiyo bendi bik en oret iyoldechini sibakotesta ingwek yon chobe amitwokik che one nitet ko kararan missing Ingatestone ingwek ketunguyot kotinye aribut ne kararan ako mo moweche chii ala mekose aribut nebo ingwek kot komaraa kayachen ingwek kostoi ketunguyot are aribunotet

Wle kit netesetai en yuu ko biretmiten bik ab pachachainik miten bik chetogu bunu kobunit nebo serkali chenyokobiree bichainik kit netesetai asikoip kobakobarta kit netesetai ala kit nekosoruu icheget kobakoborchi bik ala kobsrta kole kit netesetai en yuu kokararan ara makararan.

Ele kit netesetai neokere en yuu ko baet ab ingogenik battery ab ingogenik ko karan missing en bik chechang en emet ala en kokwet indamun ingogenik ko kit nebo komonut en sobet kit ne yoche inamen kabisa sobengung yon itemingin ko ingokyet iboe ingokyet nemingin ibesome chito ile toreton ingokyet aboun ak tun kakeny ile toreton aenge kobunchon ko yon kakokonin ingokyanotet aenge inyoibai kota koechekitun ak kochang ingogenik ne imuch ialde ak ialen kit neu tetaa alan ialen artet akot ilibanen kou ngalek ab sukul alan ialen ingoryet neiloche bo maana ingogenik amun loguk imainik che iysm ak isich ingamuput aka asikoterun minwokik.

Kit neobwote endoker ni obwotee ole en yu ko maranet nekamaran emet tagus kele karobon robta neo missing en yu kotkomuch bek komung en oinet konyo kochwal imparrenik ab bik akobar minutik chekomin bik sikoyak nitet ko yan miten kasarta nebo robtaa ko ala korobo robta nekelechin bik kosto en olenekit ak ainoshek asimaimuch kongemtuguk chwak ala ala komoib icheget bek chebo maranet.

Kit neobwote indoker boishoni okere ale en yuu ko maranet nekamaran emet imuche kotesetai robta netoboni emet tukul ala mara miten ole roboni kou en yu koroboni komositet ako kakonam beek kolo siratik ak konam kongem malik ab bik chechang en yuu miten lakwet nokere nechesoni en olenekit ak bek nemoingen kol indakelu komos beek koimuch kola inended nitet ngemet ab idotap emet ala iko maran soiti ko ngeme robta tuguk chechang cheu minitik che kakimin en impar ak sobet ab bik indap kola biik ala kobir chito robta kotor kobar.

Kit nenyone metinyun indoor nii ko baet ab ingogenik chebo kiret , baet ab ingogenik chebo kiret ala ingogenik chebo che kikuren improve kobo komonut missing indamun ingogenik chu keboe asikkoni kelchin ala sikobit isich rabinik chechang che imuch ialen ialen ikongenik chechang ala ialen imparet, garit imuch ot ialen indegeit indamun indibai chechang ko koni rabinik chechang ingogenik nichu okerer en yuu ko ingogenik che kelachchetogu kele ingogekenichu ko chekiboe chebo banyek imuch ibai chito ingogenik chebo banyek asikinyokimutii cheese ingogenik kobakoeny ak kwoldechi bik iyoru kelchin nebo ingogenik nichutet isich rabinik ak iolen ala inam .uncared nebo ingogenik ne iole che kiome ak inyoiboe yon koyechekitun kityok konyokomuti bikchun miten olekioldoen ala ole kiyenyen ingogenik.

Elen otindonik che kirakas chebo ingogenik ak kerenyunko chang nia ingogenik en oli olikinyen ko kitam kelenchecch miten ingogenik chebo kiret ko kimokimongu kile miten iman kita komiten olekeboen ingogenik che ipsoonik icheken mii arek kamatik ichegen kimiten ingogenik che kikabur kosobulekitun chemenoe ile ingokyet kiu non Killen tiny miondo ako motinye neu ni okere inoni ipsowet ne mi yu nekasabolit kou on mini akere chakishek ala tuguk che yen bek ingogenik miten ole ogeten asikomiten ole loktyin chelokuu ak komiten kora ole rue ingogenichutin kiboen ingogenik tuguk cheu bandek, mchangek ok kimoik kebonkora.

Olen manetaa oyoe boishoni kiran oyoee besho oo tam oyoe koraa en kaa olii, kimii beshet olee kikowe kibarua olee kikotwekwon werto nebo manyun nemiten Nairobi kolenchon weii maa tenyon kekwerokwer kasini oo, kokimiten inee olekikaran olekimakeloise koroititoi bokindeon olekioise, kiloe chumbik, unga, sukaruk oo kikibe kitiokitio kimokimunye kitam obure ak olelen nechu kwonyone nee, kotaa naam any kasini kokorom mising moyoe aketukul bo biik chekimen.

Kit neobwote en yuu indoker abwote ole iyeu ko baet ab batainik batainik keboe en kaa mokibo en timin miten inei chebo timin ko magerkei ak chubo kaa batayat ko kararan missing indamun ingolok imayat batayat imuch ibaialde ialen kit nemoe alan ibagatee kot kokeny ala komach kosheb koshep ak ibas arek kotaa koechekitun inam ialde ak inyorchikei rabinik che imuch iboishen ialen kit neimoche ialen kit neimochecbatayat koraa ko kararan missing indamun yan kebai ingogenik chechang ak ibaitee batayat ko makai konyo chesireret konyo koibenin arek ala koibenin ingogenik chekebai en biungung indamun cherireret ko monomekei ak batait ingoker batayat chesireret kooneak kobir kobir ko monomekei indamin kararan.

Elen bo komonut boisioni ni bo rebet ab teta amun tetaa kobo maaana niea en sobrt ab kimongol met agetu kiboe komiten asikokon rabinik ak kokon banyek anam sinyochi kei moek alsn kosich tukaa alak olekiribto tetaa ekn kokwet nietem hekerote en bilotishek chekiribote en barabsrs sikomiten any Cheketkyin konyinek sk kekyi ola arise

Elen ng'omnotoni ak karik chekiboishen en boishoni ko jararan missing indamun moshinishek chekiboishen en yuu kebimonen chito ne sailors nemoche asikosich chererenyib ko koroton missing kibimoni chito ak kemwochi kelei betut nekile isiche lakwet ako yoche kebimanin kora akobosugaruk chetinye en bortanyin ala pressure ne tinye inended idamun majai isich lakwet yon itinye miondoo nepo sugaruk yoche kingpin koro asisikishei .

Ng'omnoto tonight ko ng'omotet June kimine tugk en kot nekakibubun6 ne maimuch koit kit agetukul ne imuch kongem tuguk che kakimin en orit kou tetaa ko maimuch kotyechako kou bik che imuch kokere alan bik chan ingoker tuguk ko morutosviyeu ko kakitech kokararanit machete ki agetukul ak koitet kokochin kit nekakimin korut ak koet kochokyi ak koruryo en arowe chemoyoche koruren sib kokutos kot ko kit nekakiminen yu kobo arowe loo ko imuch korur en arowek somok nitet ko ng'omotet nebo ksmasari neki. ichin tuguk ale kakongot kou nii .

Ele bo komonut boisioni en kokwet nikikoitoi tuguk ala chemokyin kei lakok che tibia tuguchu kitchen amabwaa tuguk chemokimokyin kei en kebebertanywan en ungat alan yan kakoit chito kenyishek cheimuch che inda ibure alan koruyo ak chamanet nechomekei twan komuch kosikyi lakwet kiboshen tuguchu keteren komoswek chebo ungat keteren komabwa ako kobwone tuguk cheu korotik chebwone en kila arawet asimomong en old tugul olemiten bik yon metinye ki ala yan mailach kii ne chebtoo komuch ko mara yan miten ak bik chechang komuch komong tuguchutetako ako magararan en olechang bik .

Elen bo komonut boisioni ab battery ab nego che ngororek an kokwet amun ngororyet ko kararan imuch kokonin magatet neyoldoi ala kokonin cheko cheiyomndoi Al che ilue kiboe kora ngororyet asikokonin rabishek imuch ibai ngororyet aenge kota kochang join ngororek twenty ala konom ak koker komosin che imuch ialde kit neu imparet alan ialen kou garit ilibanen rabishek chebo sukul ak iyaen kit agetukul neimkyinikei en sobet asirip artet koyoche komiten sogek ala imichi tuguk cheome artet cheu boronik suswek ak kebtyin chumbik asikoet ak kerip komanam miondoo kebite kerutee .